Ore piibelekenye ena baye tenkop ang' naa iltarakitani itumiai apa tiapa aturishore netaa oshi taata keti kulie mashinini najo ilashumba advanced netaa ninje egirai aitumia te siai enkiremore. Neeku ibelekenye ena siai amu meekure naa kulo tarakitani liapa oyiataa orkembe itumiai.

Ore eng'eno nanare niata naa enkariano elepore o nkishu amu nkishu e giredi kuna, naa ore naa faida e kuna kishu naa pelepi nitumiai kule naaji matejo ayerishore ashu ninye nemiri nitum iropiani ake nai niindim atudung'ie kulie tana. Neeku ore enkariano nifaa piyata naa piiyolou atalepo nkishu, niyolou atushuma kule te wueji sidai. Neeku inakata itumoki ataramatisho tene.

Kore entoki nagira aasa naa enkampuni nagira aitodolu ajokeeta enkidimata naitutum iloshon, tenee enkampuni e inernet ashu internet connection amu ninye naitutum nkuapi pookin te network ,neeku ina ambuni naa egirai aajo kidimayu peeta eng'olon naitutum enkop elulung'a eimu esia enye. Neeku ina piidol ake epuku olaini obo te te telde mowuo lenda kop niliep aim olenkae alo.

Ore ena naa esiaai eramatare oonkinejik . Naa ore ake tenkop ang naa keshetakini ake nkinejik imunadani lenye ashu imwatat enye naapaasha kake kitushuli ake nai iloroi onkinejik peyie etum naa atotoni tolale obo ,ore olikae ale opaashari nepiki irkuoo lenye .

Ore ena naa emashini nalepieki inkishu. Aa nkishu Kuna e grade najo ninche irmaasae inkishu ekule . Niaku ore ena mashini na etumiay pee elepieki amu melep inkaik oltungani amu ee esiaai nagol . Naa ore paa esiaai nagol naa nkaraki aa nkishu ekule niaku kumok kule naitayu niaku emashini ake nalep .

ore ena naa elepore ore naa tipat elepore naa ninye entumoto ekule naa ketumi naa kule toowejitin pooki, amu intumiya kule ayier shai ,nintumiya kule awuok, naa ore kuna kule naa edaa healthy oleng' amu keng'as aitagol inkera kutitik ilala, neeku ore kule naa entoki etipat oleng' temurua.

Ore ena naa enkiremore, egira iltung'anak aipalilia en'daa natuuno. amu ore ake si tenkiremore naa ore en'daa naa tenimpalilia arashu teniworu Kuna aitubulu torok namitiki ebulu tolchamba naa kairetoki menoto aa eng'olon Ina kulukwoni amu keoru naa kunda naji weeds aa enkulupuoni nutrients.

ore ena naa enkaji sidai orkilasi, naa ore ena siai naa kitodolu ajo ketii maendeleo ena kop, neeku kisidai oleng' amu ore naa maendeleo naa keyau sii ninye entoki pookin naji good livelyhood amu kebaiki naaji naa kepuonu services, nepiki ewueji naijo ine banks nepiki sipitali, nepiki sukuul, enaa services naaji eyiueu iltung'anak oomanya aewueji neje.